Eeii boishe apishek choon ikoito rabinik koboishen ak ko kikotoret sobet kora en chito amun taam ingoib chito rabinichuton koimuch bakoyaten biashara ak ko kora ikochin kowoktaen kii, mara komii kii nekomoe kwalen anan ko komoe chepkondok kotinye rabishechuton kobokonde sukul en lakwet, ko toreti amun konu moibune oleloo sikenyor rabinichuton amun itore en simoit direct, momii aketukul neimebiik amun yekakonam chito rabinik koyoen kiit nekamach ak ko mokibendi sibokokonin konin direct en yundon, yekeinam kityo simoit icheng apit noton ak inemu rabinik ak itoreteng'e, kotoretishe.

moche ngomnotet neemii baraak amuun iih mogichokingee boishoni, boishoni kogemoche itoreet chito kossob kemoee inyaa myondo agetugul, ago karik chemokyingee koyoche ichito neiin neimuche koebiit kwororuun chito negomyoni kole uuni uuni uuni yoche igose iit, koraa yoche itindoii muitaet, boishoni komoche muitaet sisulde koyoche imuite, momoe non ichokyinigee anan komemoe imuite amun kemoe itoreet chito so yoche imuite koraa karik iih yoche itindoii riirgee en boishoni amun en rirgee kotoor iih iyoe ilenee notoret chichi kosob anan notoret lakwanii matagoseret kowalak sobeet nyiin koraa koyoche itindoii lugait negaran, yoche ingolol,,

Koroi amuche akonoren akonoren kiy ako kora koroi aboisien ang'olole ak chii. Koroi amuche acheng ayaen kiy kou kotko komii kiy nekosire nekobo tugukab soet osire akoyoktoi koba soet. so sana sana inei koboisie koroi karan koroi icheng'en kit aketugul ngot imoe inai kiy nekayaak ih kotore koroi. Kora tam kekeren videos tam kechesonen gemisiek sana sana en um neranik chu kochome kochesanen gemisiek. Koroi ketienen kiboisien ketienen, chang kasisiek en nekeyoen en koroi. Kararan koroi

Achome boisioni amun tindo rirge oleo kii age tugul nekabit ko bik Che tai en boisioni ii chito netai itoret ingo ago boisioni inei ko yaei inei imutu bik kibagenge toretisie ine kora boisioni koik Kityo mi kit nemomogen boisioni amun kinyonyosonin bichu iseretin bichu momoe iyae kit nekaran ingobore iyoe konyokobute so kiyae Kityo kit ne mamagen boisioni ko noton ko Kararan boisioni tindo rirge boisioni